Wĩiru, ũkona mũndũ nĩaigua ũrũ ũrĩa ũngĩ arathimwo akajĩrĩria gwetha itũmi cia kũmũingĩrĩra. Kwaga kwĩhokeka, mũndũ akaga kwĩhokeka na thiri cia mũrata wake agathiĩ agĩcitangathaga, ũguo makahĩtania. Mũcene na gĩcambanio kĩrĩa kiumaga kũrĩ andũ arĩa marĩ ũru wa ngoro na matendaga kwona andũ a wendi mwega.

Mĩanga na ikwa citirĩmagwo mũno gĩcigĩrĩra-inĩ gĩkĩ. No ũngĩringithania harĩ mĩanga na ikwa, mĩanga nĩ ĩrĩmagwo mũno, nanĩĩhoketwo mũno tondũ nĩĩkũraga na ihenya na nyingĩ watua kũgetha nĩĩciaraga na mũno na ĩgakũhe irio nyingĩ mũngĩrĩa mũiganie na mwendie.

Ndoraga mũthemba wa irio ũrĩa ndĩrahandĩte kĩmera gĩthiru tondũ no nginya ũkorwo ũrĩ ũtiganu na ũrĩa ndĩrenda kũhanda. Ningĩ nĩ ndoraga kĩmera nĩ kĩrĩkũ, tondũ gwĩ kĩmera gĩkoragwo na mbura nyingĩ na gwĩ kĩmera gĩkoragwo na mbura nini, ũguo ngathura irio iria ciĩ gũthiĩ na kĩmera kĩrĩa kĩega, ningĩ nĩ ndoraga ũhoti wa mbegũ ĩrĩa ndĩrenda gũchagũra kana no yagĩrĩre gĩcigo-inĩ gĩa gwitũ na nĩ ndoraga matanya makwa ndĩrenda kũrĩma irio mũthemba ũcio ũrĩ wa gũkendia kana ũrĩ wa irio cia mũciĩ.

Niĩ nĩniĩ njagũraga mũigana wa mũgũnda ũrĩa ngũkũria irio, tondũ mũgũnda wakwa wothe timũnene na nĩnendaga ngũrie irio kwa wĩingĩ, nanyingĩ ndigie mũgũnda wakũiga mahiũ mĩthemba yothe. ũgwo nyambaga ngarora mwena wa mũgũnda ũrĩa wĩna tĩĩri mwega, ngacagũra ũrĩ wagũkũria irio. Ngacoka ũcio ũngĩ ngathondeka ciugũ nĩgetha nyone gwakũiga mahiũ.

Ngũragia irio mũthemba wa waru, nĩ ngũragia mbembe na nĩ ngũragia matunda na nĩ ngũragia nyeni. Ngũragia waru na mbembe nĩ getha nyone irio cia mũciĩ na nyone cia kwendia na matunda namo ngũragia nĩgetha marĩo mũciĩ, nyeni nĩ ngũragia no mũno ngũragia cia kũrĩa mũciĩ, no cingĩciara cingĩhe nĩ ndwaraga thoko.

Mĩrimũ na tũtambi nĩtũthumbũraga mũrĩmi mũno. Nanĩgetha kũhũrana natuo, ndigagĩrĩra atĩ tĩĩri ũrĩa ndĩrenda kũhanda nĩ mũtheru na nĩdaũhe thumu na wĩna ũgima mwega. Ngacoka ngetha mbegũ theru ĩtarĩ thecange. Okorwo nĩ mbembe ndĩrahanda ngagũra mbembe ĩrĩa ĩkĩrĩtwo dawa yakũgirĩria gũthecangwo nĩtũtambi . Ngacoka irio ciamera ngathiĩ mũgũnda kũroora mahinda kw mahinda nĩgeetha ingĩkora gatambi gakĩgeria gũtheca kana mũrĩmũ ũkĩgeria kũingĩra, ngagĩra ndawa ũtanatherema ngahũra nĩgetha ndĩũrute.

Nyambaga kũmenya irio iria handaga nĩ mĩthemba ĩrĩkũ tondũ nĩkũrĩ ikundi ngũrani cia irio. Waru na mbembe itiumĩte gĩkundi-inĩ kĩmwe. ũgwo kĩmera gĩkĩ harĩa ndahanda irio mũthemba wa waru kana mboco, kĩmera kĩu kĩngĩ handũ hau ngahahanda irio mũthema wa mbembe. Kũgarũrĩra kũu nĩkũndeithagia mũno gũthondeka tĩĩri wakwa, nyingĩ kũrũa na tũtambi namĩrimũ ĩrĩa yũkaga kũrĩa mũthemba ũmwe wa irio. Wagarũrĩra kĩmera kĩĩrĩ kĩngĩ, mĩrimũ ĩo nĩgũthira ĩthiraga.

Tondũ ndũma nĩ yendete maĩ maingĩ na kũndũ kwĩna ũgunyu mũno na kũmĩhanda kũndũ igũrũ, ũkoraga kaingĩ nĩ ũrĩremagwo nĩ gũitĩrĩria maĩ, kana waitĩrĩria makaga kũigana. Ningĩ mĩmera ya ndũma nĩgeragia kũnyĩtĩrĩra tĩri kũrĩa kwĩ njũi-inĩ nĩ getha ndũgakuo nĩ maĩ maingĩ kana kĩguũ. Ndũma nĩ ĩkaga wega handũ harahĩte maĩ.

Maita maingĩ, matunda marĩa marĩ mbegũ nĩ marĩa ma kĩĩmerera, na maya mangĩ matarĩ nĩ marĩ ma gũciarithanio. Marĩa ma kĩĩmerera nĩ maikaraga ihinda inene matagũthũka ũkĩringithania na maya matarĩ mbegũ, na ningĩ nĩmakoragwo me manene. Ningĩ ũhoti wa mo wa gũĩtiria tũtambi, na mĩrimũ ũkoragwo ũrĩ igũrũ. Ũkĩringithania na matunda maya matarĩ mbegũ. Marĩa mena mbegũ nĩ mahotaga gwĩĩtiria mũno, maũgwati ma rĩera ona rĩngĩthũka ũkĩringithania na maya mangĩ makoragwo matarĩ mbegũ.

Mĩmera ya irio cia kwendia ĩkoragwo ĩrĩ mĩbacĩrĩre mũno kuma gũthũra mbegũ kũmĩtwara mũgũnda ũhande na nginya ĩkagethwo, nĩĩmenyagĩrĩrwo mũno nĩgetha ĩgakuhe maciaro maingĩ ũguo nĩ ũkoraga mbegũ yake ĩna ndawa ya kũra ĩkahũrwo ndawa na ĩgekĩrwo thumũ mũingĩ ũyũ ũkoragwo na ndawa ũkĩringithania na ĩrĩa ĩngĩ ya kũria mũciĩ. Ya kũria mũciĩ kaingĩ mbegũ ciayo cikoragwo cirĩ cia kĩmerera na nĩihotaga gwĩtiria mĩrimũ na tũtambi ũkĩringithania na mĩmera ya kwendia ũgũo ndĩbarataga ndawa nyingĩ. Naguo mũciarĩre wa mimera ya kũria mĩciĩ ũkoragwo ũrĩ thĩ ũkĩringithania na ĩyo ya kwendia.

Marigũ nĩ mendete mbura nyingĩ na mendaga kũhandwo kĩmera kĩrĩa kĩraura nĩ getha magwate na mĩri yayo yumĩre wega na ĩnyite thĩ tondũ ũngĩhanda kĩmera-inĩ kĩrĩa gũtarĩ mbura nĩ gũthiĩ hathara mũno gũtinda ũkĩmĩitĩrĩria maĩ na maita maingĩ ũgakora maĩ macio ona matirakinya tondũ irigũ nĩrĩenjagĩrwo irima iriku mũno, ũgakora maĩ marĩa ũraitĩrĩria ona matirakinya thĩ wega ũndũ mĩri ĩkũhota kũgucia na maita maingĩ ũgakora marigũ macio nĩ momire.

Tondũ njũgũ na mbembe nĩ cia ikundi mwanya mwanya, gĩkundi kĩa njũgũ kĩhũthagĩra thumu mwanya ũkĩringithania na gĩkundi kĩa mbembe noguo ũcihandĩte hamwe nĩciteithagĩrĩria ĩrĩa ĩngĩ kũrĩa thumu ũrĩa wagĩrĩire kuma tĩri-inĩ, ningĩ njũgũ nĩ ĩteithagĩria mbembe gũciara mũno nayo mbembe ĩkamĩteithĩrĩria ĩkona ha gũtambĩra.

Arĩmĩ a gwitũ marĩkia gwĩkĩra thumu wa mahiũ mũgũnda, nĩ mathiaga makagũra bataraitha cia mwanya iria cia kũhanda. Kũrĩ bataraitha ya kũhanda ĩrĩa ĩteithagĩria kĩrĩa wahanda kĩrute mĩri na kĩnyitĩre na naihenya, ningĩ gĩakũra gĩa kinya igũrũ harĩ ĩrĩa ũgũraga ũgaitĩrĩria no ĩkorwo ĩĩ ya maĩ kana ya mũtu kana ya mahiga, wũitagĩrĩria nĩgetha mũmera waku ũgĩe na hinya na wongerere mathangũ, ningĩ wongerere rangi wa mathangũ ũhote gũthondeka irio ũguo ũgakora nĩ ũkagetha irio na njĩra nene.

Tũhandaga kahũa getagwo Rũirũ namba ithatũ, kahũa gaka nĩ hĩndĩ kararehirwo ũguo arĩmi aingĩ nĩ marageria kũgarũrĩra mĩgũnda yao nĩ getha kaingĩhe, ũngĩringithania na karĩa karĩ ho tene gaka nĩ kahotaga gũciara na gagatunguha, harĩ kĩhũa kĩmwe nĩ kahotaga kũruta mbegũ nyingĩ cia kahũa, ciĩĩ na ũritũ mwega ũguo ikongerera mbeca ciaku. Ningĩ nĩ kahotaga gwĩtiria mĩrimũ na heho

Kũhandagwo mbembe mũno na mbembe nĩgetha ĩciare kũringanaga na harĩa wamĩhanda tĩri waku ũria ũhana ningĩ nĩkũringanaga na mbegũ ĩrĩa ũrahandire mbegũ kaingĩ ũngĩhanda ĩrĩa ĩtĩkĩrĩtio na ĩrĩa ĩkĩrĩtwo ndawa nĩĩhotaga kwĩgitĩra tũtambi na mĩrimũ na ĩkambata ningĩ kũrĩ tũtambi tũgiaga mbembe na no tũthũkagia maciaro mayo koguo nĩtwagĩrĩirwo nĩ kũhũrwo ndawa, ningĩ maciaro ma mbembe nĩmahũtagio nĩ rĩera ũrĩa rĩhana ũguo kwĩna ũrugarĩ mwega wa kũigana na mbura ya kũigana mbembe maciaro ma mbembe nĩmakoragwo me mega.

Mahiũ mena igunyũ mambaga gũtharara ngothi, ũkona ngothi ĩikaraga ĩrũgamĩte. Nyingĩ nĩmarĩraga maitho, gũtinda magĩita maithori hĩndĩ ciothe. ũngĩrorerera hakuhĩ, kĩoro kĩa mahiũ macio kaingĩ nĩkiumaga kĩna tũgunyũ tũnini, kana matumbĩ ma igunyũ. Nyingĩ ũkorwo nĩ mahiũ ta ng'ombe, ũgakora nĩyahiũkia iria na njĩra ĩtaratanyĩtwo.

Ngũha nĩ kĩũmbe gĩthiaga, na rĩrĩa ng'ombe ciĩ rũru-inĩ, iria itahingagĩrwo, cirekagio hamwe. Ng'ombe ikomete kana o na ĩikarĩte ĩna ngũha, ngũha ĩyo no ĩhote kuuma, ĩthie harĩ ngũha ĩrĩa ĩngĩ. Ningĩ ngũha nĩ irĩ matumbĩ, marĩa maikaraga ihinda inene magĩgathũka, ũguo ng'ombe ĩmwe ĩngĩthiĩ ĩrekie ĩcirekie gĩthaka, nayo ĩyo ĩngĩ yũke ikare hau, nĩmekũambata na maingĩre he ng'ombe.

Mũrimũ ũrĩa wa mbembe ũthumbũraga arĩmi mũno gicigoinĩ gĩkĩ wĩtagwo gathuri, ĩyo nĩ mbembe yambata yakinya ũraihu wa maruinĩ ĩkaruta mathangũ ma yerũ na gũtikoragwo na ndawa ya mũrimũ ũcio tondũ wĩrĩkanaga atĩ nĩ tĩri wĩna thĩna, ũguo kũũgirĩrĩria maita maingĩ mũndũ endaga gũcenjania imera, wagetha mbembe haha kĩmera gĩkĩ kĩngĩ ũkahanda kĩndũ kĩngĩ na ũgatigĩrĩra nĩwahe tĩri waku thumu wa mahiũ mũno nĩgetha wagĩre.

Ũngĩkorwo na ngucanio nene, wetagĩrĩra andũ marakara maambe mathire, ũgacoka ũgathiĩ kũmacerera, mũkaaria. Ũngeona matirenda gũkũarĩria, nĩ ũtũmaga mũndũ oro wa hakuhĩ, mũrata kana mũndũ ũheketa gĩtĩo, mũgathi nake, mũkaaranĩria, o mũndũ akauga kĩrĩa kĩramũgia, na mũgetha njĩra ya kũnina ngahĩha, na ya kũheana itĩo

Rĩrĩa andũ marathoma hamwe, ,maita maingĩ ũkoraga, tondũ nĩ cukuru ya thirikari, ũrathoma nginya na andũ arĩa mũteendanĩta na nĩ ũrĩ kora nĩũmabatarire. Ningĩ nĩ ũkoraga nĩ mũrathoma nginya na andũ a rũrĩrĩ rũgeni, na rwĩkaga maũndũ mao, na njĩra ĩtiganĩte, na yanyu mũno. Mwamenyera gũikarania tondũ wa gũthoma hamwe, nĩ ũthiaga ũthomete maũndũ ma andũ acio, nao magathoma maũndũ maku, na ũthũ ũgathira, mũkahota gũikarania. Ningĩ mũngĩkorwo mũmenanĩte kuuma mũciĩ mũcoke mũkorane cukuru ĩmwe, ũkoraga nĩ mũrabatarana na rĩu mũgeekora ona nĩ mwariganĩrwo nĩ ũthũ wanyu, mũkanyitanĩra hamwe nĩgetha mũthome.

Gĩtũngũrũ nĩkĩhohaga, wa mbere nĩũndũ wa maaĩ kũingĩha mũgũnda, na rĩu ũguo waagĩrĩire ũrutarute maaĩ macio na kwenja mĩtaro ĩrĩa ĩkũgucia maaĩ macio maũmĩre. Wa kerĩ, nĩ kĩhohaga nĩ gũkorwo tĩĩri he kĩndũ ũraaga, ũguo ũthiaga ũgetha ndawa, kana bataraitha, ũgooka ũkahũra. Ningĩ nĩkĩhoha nĩ mũrimũ, he mũrimũ wĩ ho ũtũmaga kĩhohe na ũcio ũũrutaga na gũcenjania imera. Ongorwo ũrahandĩte gĩtũngũrũ haha kĩmera gĩkĩ, kĩmera kĩrĩa kĩngĩ ũkahanda irio cia mũthemba ũngĩ.

Rĩmwe ndawa icio nĩciagaga kũingĩra mĩmerainĩ na ika kwaura igakuo nĩ maĩ kana kĩguo igatwaro njũĩinĩ njũĩinĩ iria ikoragwo na maĩ andũ marahũthĩra kana mahiũ na rĩrĩa ũndũ ũcio wekĩka kaingĩ mĩmera onayo nĩithũkaga tondũ ndawa ĩyo ĩkoragwo ĩkuĩtwo nĩ maĩ itarĩ ĩraruta wĩra ũrĩa ĩkwĩhokeirwo kũruta ũguo ũgakora irio icio nĩciathũkio nĩ tũtambi.

Tondũ gũtitrĩ goro ũkĩringithania na njĩra ici ingĩ cia kũhũthĩra ndawa, na gũtirĩ wĩra mũritũ, tondũ wakĩrekia nyamũ icio, we nĩ wathĩ gũtirĩ wĩra ũngĩ ũkũruta. Ningĩ, nĩ kũgiragĩrĩria gũthũkia matũra maitũ ũkĩringithania na kũhũra ndawa iria ithondeketwo na indo ndũrũ iria ithũkagia matũũra.

Thũkũma ciakwa kaingĩ nĩ cigũmagĩrwo nĩ ũme. Tũu nĩ tũtambi tũũkaga tũkeara, tũhana mũhu. Twĩaraga thĩ wa mathangũ ma thũkũma, na nĩ tũrĩaga mũno. Gũtũruta hũthagĩra mũhu kana ngeekĩra thabuni, ngaũringia na mũhu, na biribiri ngathiĩ ngahũra, na kwa ihinda inini ũgakora nĩ tuumire.

Gũkũringana na nĩkĩĩ nĩmĩte. Nĩ hũthagĩra njĩra cierĩ, no kũrĩa nĩmĩte nyeni, nyendaga kũhũthĩra njĩra cia ũndũire, tondũ nyeni nĩmaga mũgũnda mũnini. Ũguo njĩra cia ũndũire, ndaringia ndawa icio cia mahuti marũrũ, nĩ hotaga kũringia ndawa ya kũigana, na ngahũra, na igathira. No harĩa nĩmĩte irio mũthemba wa waru, mũthemba wa mbembe, nĩ mũgũnda mũnene. Rĩu gũkũ nyendaga kũhũthĩra ndawa. Tondũ, ici ingĩ cia mahuti cia ũndũire, nĩ irĩ wĩra mũingĩ mũno kũringia, na ningĩ nĩ irutaga wĩra kahora, kũrĩa ũhandĩte irio nyingĩ. Ũguo ũgakora rĩrĩa ũrathiĩ kũringia na kũhũra, mũrimũ ũcio kana tũtambi, ũgakora nĩ ũrĩkirie gũgũthũkĩria irio, na ndũkũhonokia ona kĩ.

Nyambaga gũtigĩrĩra tĩri wakwa nĩ mũtherũ na nĩnyendete gwĩkĩra thumu wa mahiũ mũno tĩri-inĩ wakwa nĩgetha tũtambi tũrĩa tũru twa tĩri-inĩ na mĩrimũ tume. Ningĩ nĩnyendaga mbegũ ĩrĩa ndĩrahanda ĩkorwo ĩrĩ theru nĩgetha ndĩkandehere mũrimũ mũgũndainĩ wakwa. Ningĩ nĩnjikaraga ngĩhũraga ndawa cia ũndũire ta gwĩkĩra mũhu mũgũndainĩ wakwa nĩgetha tũtambi tũthire na tũrĩa twarema ngagũra ndawa ngoka ngahũra.

Kũrĩ mĩrĩmũ ĩtambagio nyamũ ciahutania. Ũgakora ongorwo cirarĩithio handũ hamwe, cianyua maĩ handũ hamwe ng'ombe icio cikarwara mũrimũ ũrĩa ng'ombe ĩmwe ĩrwarĩte . Kũrĩ nyingĩ mũrimũ ũtambagio nĩtũtambi. Gatambi gaka goka karũma nyamũ ĩmwe, gathiĩ karũma ĩrĩa ĩngĩ ĩkarwara. Kũrĩ mũrimũ naguo ũtambagio nĩrĩera, ũgakora ng'ombe kana nyamũ cia gĩcagi gĩkĩ ciarwara, nacio cia kĩrĩa kĩngĩ cikarwara.

Mĩmera ta nyanya yendaga mũndũ agaikara agĩthiaga mũgũnda, na rĩu ũgĩthiĩ mũgũnda kũrora ũngĩthiĩ ũkore nyanya yaku nĩ ĩrahoha, mathangũ nĩ mahohu ũkamenya nyanya ĩyo ĩna mũrimũ. Ningĩ he hĩndĩ ũgũkora mathangũ nĩ manjĩrĩria gũtuta kuuma mwena wa thĩ na mangĩ makahana kũhĩa, ũkamenya ũcio nĩ mũrimũ. He hĩndĩ ningĩ ũgũthiĩ ũkore mũrimũ, mũmera nĩwacenjia rangi waguo wothe, ũkamenya ũcio nĩ mũrimũ na rĩu ũgathiĩ gwethera ndawa

Kũgitĩra mĩmera yaku, wambaga ũkagũra mbegũ ĩrĩa theru nĩgetha ũnyihie wanangĩku wa kũrĩu nĩtũtambi. Nyingĩ yamera nĩwĩikaraga gũthiĩ ũkĩroraga ona ĩtakinyĩte gũciara, nĩgeetha wona ndariri yambere ya tũtambi ũgathiĩ ũgethera ndawa ũgoka ũkahũra. Ningĩ wetha ndawa , kũrĩ ciakũgitĩra mĩmera ndĩgathũkio nĩtũtambi, na kũrĩ ĩrĩa nyingĩ nayo ũhũthagĩra rĩrĩa tũtambi tũingĩrĩte. ũguo ũthiaga ũkahũra ĩo tũtambi tũingĩrĩte, ũgakora nĩwahota kũgirĩrĩria mĩmera ĩrĩa ĩngĩa thũka mĩingĩ kumana na kũrĩo nĩ tũtambi.

Mahũthagĩra nenda mũno kwendia na kũgũra. Ningĩ nĩ mahũthagĩra harĩ kwaria na arata na andũ ao, kana kũhujia kũu nenda-inĩ. Rurenda rũrĩa rũendetwo mũno gũkũ nĩ rwa Tiktok tondũ nĩho andũ aingĩ mendagia indo na ũkĩenderio kũu, we ũragũra nĩũkoragwo na ihinda rĩa kwĩyonera kĩrĩa ũragũra wega na ũkonio thogora wakĩo. Na nyingĩ nĩũkoragwo na kanya ga kwaranĩria na arĩa managũra hau ũguo kabere na magakwĩra kana kĩndũ kĩu nĩ kĩega kana nĩkĩuru.

Ngenagio mũno nĩ mawĩra makũramata mahiũ, marĩa ũrathiĩ wokĩra kĩroko, mũgatwara mahiũ kũrĩa marĩaga, mũgatinda mũkĩmarora nginya mathaa ma mĩaraho, mũkamatwara maaĩ-inĩ, na mũgacoka mũkamainũkia hwaĩ-inĩ. Ningĩ nĩ ngenagio nĩ mawĩra ma kũruga hamwe, mwĩ ta bamĩrĩ to hĩndĩ ĩyo mũraruga, nĩ ũkoragwo na kanya ga kũmenya ũrĩa maũndũ maikarĩte, mũkaaranĩria na mũkamenya nĩ ha mũrorete ta bamĩrĩ na mathĩna manyu.

O hwaĩ-inĩ, kiumia maita matatũ, nĩnyumagĩra na bara ngaikũrũka nagũkũ kĩharo kĩa mũbira kĩrĩ ngatiĩ, ngacoka ngacooka. Nĩhandũ thiaga na ithaa kana ndagĩka mĩrongo ĩna na ithano. Na nĩgetha njigue hagĩrĩra mũno, njĩkagĩra rwĩmbo matũ-inĩ ngathiĩ ngĩthikagĩrĩrĩa. Gũthiĩ na magũrũ gũkũ nĩkũngenagia, tondũ rĩrĩa ndĩrathiĩ ũguo, nĩhotaga kwĩĩta tũmĩcamanio twa ngoro yakwa ngathiĩ ngĩroraga mũtũrĩre wakwa ũrĩa ũhana, ngathiĩ ngĩtuaga matua mangĩ meerũ, ngathiĩ ngĩrutaga mahĩtia harĩa hĩtĩtie na ngĩcoka njokaga ndĩ kĩũmbe kĩerũ.

Wambere, kuma gwakwa gũthiĩ taũni na taxi, thogoro wayo wĩigũrũ ũkĩringithania nagũthĩ na ngari cia mũingĩ. Ingĩkorwo itakuĩte mũrigo nyendaga gũthiĩ na ngari cia mũingĩ nĩgetha ndĩhonokerie mbeca. Nyingĩ, matuko maya taxi nĩciathũkire mũno, ũgakora arĩa menacio matirehokeka . Noũmwĩte, aikare agĩgoka kana age gũka tondũ rĩngĩ nĩona mbeca iria ũramũrĩha nĩnini. Kũrĩ ũgĩ nake egũka, mwakinya bara anjĩrĩrie gũkwĩra wongerere mbeca. ũguo ndĩna mahinda, nyendaga kũhũthĩra ngari cia mũingĩ.

Ndauma nyũmba, thiaga magũrũ handũ ha ndagĩka ta ithano ngakinya harĩa ngari cioyagĩrwo. Hau ngari citiagaga mahinda mothe, ikoragwo ikĩhetũka gũthiĩ taũni. Ndakinya hau ngaingĩra ngari na thutha wa ndagĩka mĩrongo ĩtatũ, ngari ĩo ĩngĩkorwo ndĩrathiĩ ĩkĩrũgamaga ngũkorwo nginyĩte taũni.

Ingĩenda gĩthondekwo ũndũ kĩngĩnyita mwaki gĩkĩrwo ta ihiga thĩiniĩ, ũndũ atĩ wekĩra makara merĩ kana matatũ, macio nĩmaiganĩte mwaki ũcio ũtinde hau na ũruge irio ciaku mĩthemba o yothe ũtekwongerera. Nyingĩ nonyende kĩararamio gĩkorwo kĩnyitanĩte ta mariko merĩ, ũndũ noũruge nyũngũ igĩrĩ rita rĩmwe.

Kũringanaga na kũrĩa ndĩrathiĩ, rĩrĩa ndĩrathiĩ nduka kana harĩa ndĩrathiĩ ti hanene, nyendaga gũkuo nĩnduthi tondũ wambere nĩĩthiaga na ihenya, na wakerĩ nĩhotaga kweherera mũhatĩkano wa ngari barabara, ũguo ngũkinya na ihenya. Noangĩkorwo ndĩrathiĩ kũndũ kũnene, nyendaga gũthiĩ na ngari tondũ wa kwĩgitĩra rũhuho. Nanyingĩ nduthi, ũgĩthiĩ thabarĩ icio nene, mĩtino no yoneke na ihenya.

Aca ndiretĩkanĩria tondu wa mbere ndiĩtĩkĩtie mũhatĩkano wa barabara, ũrehagwo nĩ ngari cĩa andũ kĩũmbe, maita maingĩ aya matwarithagia ngari cia mũingĩ nĩo magaga kũrũmĩrĩra mawatho maria maigĩtwo na makarehe mũhatĩkano ũcio, kwagĩrĩire kũrũmĩrĩrwo mawatho maria meho, nigetha andũ a ngari cia mũingĩ na andũ a ngari cia andũ kĩũmbe mũndũ amenye harĩa agĩrĩire gũtwarĩra ngari yake kũnina mũhatĩhatĩkano, no andũ kũhũthĩra ngari cia mũingĩ kĩu ti kĩhonia kĩiganu.

Ndiretĩkanĩria makĩria ũhũthĩri wa nenda cia ũkinyanĩria, kĩrĩa ũreka he mbeũ njĩthĩ nĩ kwagĩrĩria maũtungata na gũtũma makemenya makĩria. Nao arĩa maraigua tagũcangĩire kũhagũka kwa mĩtugo, nĩtondũ nĩ andũ arĩa ahau kabere, arĩa matendaga kũrutwo mahĩtia. Na makaga kũririkana atĩ nĩkũrĩ wĩathi wa kwaria na kuuga kĩrĩa mũndũ araigua.

Mambura makwa mabata nĩmamũthenya ũrĩa ndaciarirwo. O mwaka nĩngũngũagĩra mambũra macio. Njĩtaga arata na andũ a mũciĩ. Ngacoka ngathiĩ ngagũra indo cia kũrĩa na tũgatwara nyũmba-inĩ cia ciana, cikaragwo nĩ ciana iria itarĩ aciari, tũgathiĩ tũgatinda kũu. Tũkaruga, tũkarĩa tũgathaka na tũkaaranĩria.

Wa mbere, thirikari ĩhingũre iganda cia kũigana kwandĩka andũ. Wa kerĩ, mawĩra maya maheanagwo ũgakora maraheo kandarathi andũ a mabũrũri mananja ta gwaka barabara, kũrĩ andũ mathomeire wĩra o ũcio gũkũ bũrũrinĩ, magĩrĩire maheo mawĩra macio. Ningĩ thirikari no ĩrute gĩcunjĩ kĩa mbeca gĩkaheo mbeũ njĩthĩ arĩa mathomeire mawĩra ma moko makanjĩrĩria kũheo ngombo nĩgetha mahote kwambĩrĩria mbiacara ciao. Namo mawabici ma thirikari marĩa menyitĩrĩirwo nĩ andũ arĩa marĩkirie mĩaka ya kũruta wĩra tene, magĩrĩire rĩu marekererio maheo mbeũ njĩthĩ

Angĩkorwo harĩa kĩhingũrĩtwo, nĩ handũ aikari a kũu makohota gũkinya naihenya. Na ningĩ, ũheani wa arĩa makũruta mbiacara gĩikaro-inĩ kĩu, ũkorwo nĩ, wĩna waaragania, nao meetĩkĩrio kũhingũra mbiacara mĩthemba ngũrani ngũrani, nĩgetha marehe maũtungata mothe harĩ aikari a gĩcigo kĩu.

Aca ndireetĩkanĩria na mũbango ũyũ. Tondũ, mũbango ũyũ no kũongerera ũrongerera akenya magoti, na ũrũ wa guo mũno, nĩ atĩ ũretia magoti nginya kũrĩ andũ arĩa meakĩire nyũmba ciao, na matarabatara gũakĩrwo nyũmba cia thirikari. Ningĩ nyũmba icio ona kũngĩgakinya nĩ igaakwo, ũhũthũ cikaheanwo na kĩmenyano, na mũico citakaheo arĩa macibatarĩte makĩria.

Wĩra wa thigari cia barabara nĩkũiga ũgitĩra barabara-inĩ na gũtigĩrĩra mũndũ wothe arahũthĩra barabara ĩyo, ena ngari, emũnini, ena wathe, kana agĩthiĩ magũrũ nĩagĩa na ũgitĩri na ndanona mĩtino ya barabara. ũguo gũteithĩrĩria ciana kana andũ arĩa mena mawathe nĩmagĩrĩirwo gũteithio gũkĩra barabara, nĩgeta kũgirĩrĩria mĩtino ĩrĩa ĩngĩũka hĩndĩ ĩrĩa marakĩra.

Ũgitĩri wambagĩrĩria naniĩ na ũrĩa wĩ hakuhĩ na niĩ, na tũngĩhota ithuothe gũthie tũkĩroranaga mũndũ akarora ũrĩa wĩ hakuhĩ nake ũici no ũthirathire tondũ mũici nĩagũĩtigĩra gũka kũiya ndakonwo ahũrwo. Ningĩ kũhũrĩra mũici thokoinĩ ti njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, agĩrĩire kũnyitwo etio kĩrĩa akũinyĩte acoke etĩrwo thigari atwarwo thĩinĩ.

Nyambaga kũrĩhĩra mabataro marĩa manene, ta nyũmba, maaĩ na thitima. Ngacoka ngagũra irio, cikũndwara mweri, niĩ na nyũmba yakwa. Mbeca iria citagara ndĩcigayanagia maita matatũ. Imwe, ngaigithia bengi, nĩũndũ wa rũciũ. Nacio ici ingĩ ngaigithia thimũ-inĩ nĩũndũ wa mabataro ma hi na hi. Ngacoka ngatigwo na ingĩ iria rĩu tũhũthagĩra cia oro mũthenya.

O mũthenya nĩ thiaga, handũ ha guthiĩ ũguoa na ndagĩka mĩrongo itatũ, ngacoka na ndagĩka mĩrongo itatũ, rĩu nĩ ithaa rĩmwe. Na gũthiĩ ũguo magũrũ nĩ kũndeithagia, nganogoka. Nĩ gũtũmaga hakiri ciakwa ikahingũka, ngahota gwĩciria. Ningĩ nĩ gũtũmaga mwĩrĩ wakwa ũrekanie, na ngatee maguta maingĩ ma mwĩrĩ. Ndacoka, nĩ thondekaga caai wa mĩtĩ, ũrĩa ũtũmaga hũrũke, na ngaigua mwĩrĩ nĩ wanogoka wega.

Kũmenya kĩrĩa ngũrĩa o mũthenya, ũkoragwo wĩ wĩra mũingĩ. Ũguo ngoragwo nyandÍĩkĩte karatathi handũ riko-inĩ, ngagacuria. O mũthenya kaandĩkĩtwo kĩrĩa tũkũruga. No he hĩndĩ tũcenjagia tũkaaga kũrũmĩrĩra, kũngĩkorwo mũthenya ũcio nĩ twaigua kũrĩa kĩndũ kĩrĩa gĩtarĩ hau karatathi-inĩ kau, na kwĩna mahinda, ma gũthiĩ kũgĩra kĩndũ kĩu na gũũka kũruga.

Harĩ maũndũ matatũ no nginya njĩke o mũthenya ona ingĩkorwo nogete atĩa, ndokĩra no nginya nyambe ndĩmeke. Wa mbere, no nginya hoe, njoke thome kiugo, kĩa ibuku itheru rĩa Ngai. Ndacoka ndarĩkia, nĩ nyumaga, ngeekĩra nguo cia gũteng'era, ngathiĩ ngateng'era ndagĩka mĩrongo ĩtatũ, ngacoka nyũmba.

Ĩĩ nĩ kuuma na mo, harĩa mũtongoria wa bũrũri erĩire andũ, ndagũtiga kũruta mbeca kanitha-inĩ, tondũ o mũndũ nĩ arĩ rũtha rwa kũruta mbeca, na we arutaga mbeca ciake cia mũhuko, o ta andũ arĩa angĩ. Nake mũbunge wa Kiharu nĩ athomeire thirikari, ũhoro-inĩ wĩgiĩ mĩhũthĩrĩre ya mbeca, na amera makunderie ũrĩa marahũthĩra mbeca ciao nĩ getha matige gũtwarĩrĩria bũrũri mathirĩ-inĩ.

Ĩĩ nĩgũtanyĩtwo gwĩkwo mĩcemanio, na ciũnganio icio nĩ icenjetie mũno ũkĩringithania na hau mbere. Arĩa maroka ciũnganio-inĩ ici, mahinda maya maroka maihũirwo nĩ ũrũ, kũhũrithania na kumenithania andũ. Nao arĩa maraumĩra mĩcemanio ĩno, matiraũmĩra nĩ gũkorwo nĩ meendeta ũrĩa ũroka, hĩndĩ maraũmĩra. Nĩ gũkorwo nĩ marĩhirwo moke, maimbaimbie andũ, kana, nĩ meekĩrirwio guoya maumĩre. Nao angĩ maroka tondũ nĩ marĩhirwo moke meekĩre ngũĩ, na marehe icanjama, na hau mũico, andũ makagũrara na magatihangio.

Wa mbere, njũkĩraga tene, tondũ mathaa ma kĩroko nĩrĩo meciria makwa mahotaga kũruta wĩra naihenya. Ningĩ nĩ ngayanagia wĩra na mathaa, ngabanga mathaa, marĩa na harĩa ndabangĩra harĩa njagĩrĩire gũkinyia. Mũhano, ingĩkorwo nguugĩte ngũkinya hana, na ithaa rĩmwe, ithaa rĩu ona rĩngĩthira itakinyĩte hau, ngũtigĩrĩra nĩ ndongera, nginya nginye haria nguugĩte ngũkinya. Ningĩ nĩ njehagĩrĩria indo ciothe cingĩndehera gũcenjia kwa meciria ta inegene, nyĩmbo kana tũmawĩra tũnini twa nyũmba tũrĩa tũngĩgirĩrĩria ndĩkie wĩra.

Maita maingĩ, nĩũndũ wa mawĩra maitũ tũtionanaga naiheya. No nĩ tũthondekete ikundi gũkũ nenda-inĩ, iria twaranagĩria o mũthenya o mũthenya. O hwaĩ-inĩ mundũ nĩokaga agatwĩra ũrĩa mũthenya wake wa tinda. Na maũndũ marĩa agereire. Ningĩ mũndũ angĩkorwo na maambura, ta ma mũthenya wa gũciarwo, nĩ tũnyitanagĩra, tũgathiĩ tũgakenanĩra hamwe. Angĩkorwo hena mũndũ ũrakarĩte nĩ ũrĩa ũngĩ, nĩ twaranagĩria, marakara matanaingĩha, tũgetha kĩhonia. Ningĩ mĩthenya ĩria tũtarathiĩ wĩra, nĩ twendaga tũgacemania, tũkarara kwa ũmwe witũ, tũkĩaria, tũgĩtheka. Na ũguo nĩ ũtumaga tũkorwo hamwe.

Ũmũthĩ nĩ mũthenya mũnene wa gũkũngũĩra ũndũĩre witũ, na twĩna gĩkeno nĩ tũcereirwo nĩ ũmwe witũ, wa atongoria aitũ a thirikari, na aumĩte rũrĩrĩ-inĩ rũrũ rwitũ. Ũguo nĩ tũkũina tũthiĩ thĩ, tũthiĩ thĩ, tũine nĩ tũine, tũkũngũiye mũthenya ũyũ mwega wa rũrĩrĩ, Mwathani atũrathimĩte naguo, ningĩ agatũrathima na atongoria ega, nĩ tũine, nĩ tũine, nĩ tũine. Rũrĩrĩ rwitũ rũrotũra tene na tene.

Ũkĩruta mbeca kuma MPESA nginya gũthiĩ bengi, nĩ ũkũrengwo. No kũrengwo kũu kũringanaga na ũraruta mbeca cigana. Ũguo ndũkaigue wĩna thĩna kũrengwo tondũ icio cirengagwo mũndũ o wothe. No nĩ ngũkwonia karatathi, kaandĩkĩtwo, gĩcunjĩ kĩrĩa ũkũrengwo, kũringana na mbeca iria ũraruta. Ngũkũrutĩra karatathi kau, wĩthomere, no nĩ ngũgũteithia gũthoma, kana gũgũtaarĩria harĩa ũtagũtaũkĩrwo.

Mabura maya mekagĩrwo mũciĩinĩ kwa mũirĩtu harĩa arata andũ a nyũmba yao metagwo nakee mũthuri agoka na arata na andũ a nyũmba yao na aciari ake na andũ a kwaria. Nĩgũkoragwo na maruga marugagwo nĩũndũ wa ageni, nĩgũthĩjagwo, nao andũ magacoka makaranĩria mĩena ĩrĩ, ya mũĩrĩtu na ya mũthuri makaiguanĩria rĩu mũndũ akaneanwo ,agatũĩka mũtumia.

Ũthomagwo ũgacoka mawoni ma mũingĩ makoywo. ũgathomwo rita rĩa mbere mbunge-inĩ cierĩ cia kĩbũrũri, ũgacoka ũgacabithio ngatheti-inĩ ya bũrũri, ũgacoka ũgathomwo rĩa kerĩ kamĩtĩ-inĩ ĩrĩa nyamũre. ũgathomwo rĩagatatũ nyũmbainĩ cierĩ cia ambunge. ũgacoka maiguithanĩria nyũmba cierĩ, ũgatũmwo kũrĩ mũnene wa bũrũri agekĩra thaĩni, ũgacabithio kũrĩ ngathĩti-inĩ cia gĩbũrũri.

Ũndũ ũyũ nĩndĩwendete tondũ nĩũteithagĩrĩria mũndũ gũcokanĩrĩria mbeca iria nini nini, iria watigia thutha wa mahũthĩro ma mũciĩ ma o mũthenya. ũkaiga handũ hamwe, na rĩrĩa ũkenda ũgaciruta. Nyingĩ, ũngĩkorwo ũthondekeire ciana ciaku kĩndũ tagĩkĩ, nĩũkoragwo ũkĩmathomithia wega wakũigithia kĩrĩa mona kuma marĩ o anini na mathomo macio nĩmakamateithia matuĩka andũ agima.

Ngabana wa gĩcigo gĩa gwĩtũ no ahote gwatha andũ aingĩ na mamũigwe tondũ arũgamĩrĩire gĩcigo gĩothe na ena hinya ũcio. Maũndũ marĩa ekĩte nĩ ahotete kũhingũrithia kĩganda kĩa iriya rĩa mwena ũyũ kĩrĩa kĩraiga iriya na arĩmi makagũrĩrwo na njĩra njega, magacoka magathondekerwo maguta kumana na iriya rĩao na ningĩ andũ a gĩcigo kĩu makona wĩra kĩgandainĩ kĩu.

Wĩmwega ndagitarĩ? Naniĩ ndĩmwega no ndikoretwo ngĩigua wega thikũ icio ciahĩtũka. Ndĩna thikũ taithatũ ngĩrĩagwo nĩ mũtwe na gũturwo nĩ mahĩndĩ. Nĩndĩranyuĩte ndawa cia ruo, kuma mũthenya wa mbere ndaigua ngĩturwo nĩ mũtwe , nocitikoretwo cikĩndeithia. Nĩkĩo ndagũcerera, ũthime nĩgetha menye nĩkũ ndĩmũrwaru.

Wĩ mwega mwanake ũyũ, ndĩrenda gũthiĩ thibitarĩ ĩtagwo ũna na ũna, kũrora mũrwaru wakwa wĩ kou. Ngwĩrĩtwo ndakinya harĩa ũguo, ndona barabara ĩrĩa ĩikũrũkĩte ũguo-rĩ nyingĩre na guoko kwa ũmotho, na rĩu ndona ta ndora, tondũ rĩu barabara ĩyo ndĩramĩona ĩ mwena ũyũ. no ũnjathĩrĩrie ũria ngũthiĩ thibitarĩ-inĩ itekũra

Ndagĩtarĩ wĩ mwega? Na niĩ ndĩmwega, no mwĩrĩ nĩ ũhinyĩrĩirie mũno. Nĩ ndĩrakorora mũno na ngaigua ruo gĩthũri. Na ndathiĩ mũno magũrũ, ngaigwa ta kanua kaihũra thakame. Ningĩ gwa kinya hwaĩ-inĩ, nĩ ndĩraturuo nĩ mbaru, na mũgongo. Nĩ ndĩrahingama gĩthũri na gũita kĩmira kwagĩa heho. Ngwendaga ũthime, nĩgetha ũndigite.

Ndagĩtarĩ ndarĩ gũkũ mũthenya wa ĩtano, ndĩna thĩna wa kũrĩo nĩ mũtwe, gĩthũri na mũgongo. Nĩ mwathimire na mũkihe ndawa. No ndathiĩ mũciĩ, ndanyua ndawa icio, ngĩĩhĩrwo mũno ngĩanjia gũtahĩka, kũrĩo nĩ mũtwe mũno, na ngoro ikahũra mũno. Mũthenya wa ira naguo ndacinyua, maũndũ macio mareecokera. Ndirĩ ndĩrahona, rĩu ndoka mũnjĩre nĩkĩĩ kĩarĩ kĩũru. Mwĩrĩ wakwa rĩu nĩ ũhinyĩrĩrĩkĩire mũno, rĩu ngũragia kana no mũndeithie.

Ndawa ici ndona nyandĩkĩirwo haha, nĩ ndĩcihũthĩrĩte kwa ihinda inene mũno, kuuma rĩrĩa nda anjĩrĩirie gũturwo nĩ maitho. Na rĩu nĩ ikinyite handũ ikamenyera mwĩrĩ wakwa. Citirandeithia, o na ndacinyua, maitho matiratiga gũtura. Rĩu ngũũragia atĩrĩrĩ, kana no ũhe ndawa ingĩ, ĩna hinya gũkĩra ici ciandikĩirwo haha, kana mũthemba ngũrani na ũyũ wandĩkĩtwo haha ũguo.

Njĩtagwo Waithera na kiumia kĩhetũkĩte nĩndekorire handũ harĩ na mũtino wa barabara wakuruhanirie ngari nyingĩ mũno, onakorwo nĩĩ ndwahutirie nĩndahotire kuona andũ mate mĩoyo yao na acio angĩ makĩgĩa na nguraro cia twarirwo thibitarĩ kuma mũthenya ũcio ndionaga toro njikaraga ngĩthitũkaga na ngaigwa ngoro yakwa ĩgĩteng'era. Ningĩ nĩndĩrekora ngĩremwo nĩ kũrĩa na ngona mũtũrĩre ta ũtarĩ na bata na ngaremwo nĩ gwĩka maũndũ makwa ma o mũthenya ta gwĩthamba na gũthie wĩra-inĩ. Ngwendaga kũria kana no ndeithĩke?

Ndagĩtarĩ ndawa ici ũkũnyandĩkĩire haha, ĩmwe yayo nĩ ndaga ndathiũrũrũka pharmacy ithatũ iria ciĩ haha, na mauga matirĩ matirĩ nayo, ndamoria makarehe rĩ, manjĩra matikuona ta makũmĩrehe na ihenya tondũ nĩ ĩkoretwo ĩtarĩ thoko kwa ihinda inene. Rĩu ndacoka kwĩhoya kana no ũnyandĩkĩre ndawa ĩngĩ, ĩrĩa ĩngĩhũthĩka handũ-inĩ ha ĩno

Ndoka kũihũria marũa ma gũthiĩ nja wa bũrũri ĩno nĩ thabarĩ ya gũthie ya kĩmathomo na nĩ ũndũ ndũire njetereire no ũrokire na ihenya tondũ njagĩrĩire gũthiĩ mweri ũyũ ũngĩ ũkĩte, rĩu gwĩhoyaga kana marũa maya no maume na ihenya nĩgetha ndikae kũrwo nĩ kamweke gaka ndũrĩte njetereire.

Gũtirĩ kĩndũ kĩega kĩonekanaga naihenya. Ngũkũhoya ũũmĩrĩrie oro hau raini-inĩ, tondũ ti mahĩtia maya me raini-inĩ, raini gũkorwo ĩ nene. Ningĩ no ũkore andũ arĩa me kũrĩa thĩiniĩ maratũhe maũtungata nĩ anini, na nĩguo tũrĩ aingĩ. Ithuothe no tũrĩheo maũtungata mũthenya wa ũmuthĩ, ũguo eterera nginya ihinda rĩaku rĩkinye.

Kũrĩ mĩthemba ya irio ĩkoragwo ĩthondeketwo ĩrĩ na ũhoti wa kũhũrana na tũtambi kana mĩrimũ na ningĩ nĩ kũrĩ irio ingĩ ihandagwo gatagatĩ wa iria cirĩtwo mũno nĩ tũtambi kana iria igũmĩirwo nĩ mĩrimũ tondũ nĩ cirĩ ũhoti wa kũhũrana na tũtambi tũu koguo ikagirĩrĩria tũtambi gũthũkangia irio na gĩcunjĩ kĩnene.

ĩĩ no ndirikane. Ndarĩ mũnini mũno, na twatwarĩtwo nĩ arutwo aitũ a kũrĩa twathomagĩra, tũrĩ na ciana iria ingĩ. warĩ ũndũ warĩ na guoya tũkĩambĩrĩria, no twaikaikara, nĩ ndagĩire ũmĩrĩru rĩrĩa ndonire tũrĩ aingĩ, na ngiuma hau ndakenete mũno ũndũ ndatindaga ngĩganĩra arata akwa arĩa matathiĩte.

Ũndũ ũyũ nĩ ũngenagia mũno makĩria rĩrĩa ũrekwo nĩ mbeũ njĩthĩ, tondũ nĩ ũmaheaga ũndũ wa gwĩka na mathaa mao, marĩa matarĩ wĩra na ũgatũma matikaingĩrane na maũndũ matarĩ mega. Ningĩ, kũrĩ meekaga ũndũ ũyũ kũonjorithia taranda ciao, na ũgakora nĩ mahota kũgĩa na rĩtwa na makarĩhwo makona uumithio kuumana na taranda icio. Ningĩ harĩ eroreri, nĩ magĩaga na kanya ga gũkũngũĩra mwena ũrĩa meendete mũno, na magateithĩrĩria arĩa marathaka kũgĩa na wendo mũno nĩgetha matikamaconorithie.

Tũkoragwo tũthondeketwo tũrĩ twakũnyihia gũtherema gwa tũtambi. Na nĩtũhotaga kũnyihia gũciarithania gwa tũtambi tũu. ũgwo ũgakora magetha nĩmongerereka na irio itigũthũkangio mũno nĩ tũtambi. Nyingĩ tũkoragwo twĩraithi kũhũthĩra tondũ tũtibataraga wĩra wa moko. Nĩtũteithagĩrĩria kũruta tũtambi tũrĩa tũtambagia mĩrimũ, mũno mũno matunda-inĩ, kuma itunda rĩmwe nginya rĩrĩa rĩngĩ.

Tũtambi tũngĩigĩra mũgũnda rĩrĩa mbegũ ĩtamerete, nĩ tũrengaga mbegũ, na mbegũ ĩyo ĩkaaga ũhoti wa kũambata. Ningĩ tũngĩingĩra rĩrĩa mũmera wĩ igũrũ, nĩ tũthũkangagia mathangũ, na ũgakora mathangũ macio nĩ matũma mũmera ũcio wage gũciara na njĩra njega. Nayo mĩrimũ, nĩ ĩhinyagĩrĩria mũmera, ĩkawagithia ũhoti wa gũciara, ta ũrĩa ũratanyitwo gũciara. Kũhũrana na mathĩna ma tũtambi na mĩrimũ, mũrĩmi aikaraga o akĩingĩraga mũgũnda mahinda kwa mahinda, nĩgetha mũthenya ũrĩa akora irio ciake nĩ iragũmerwo nĩ tũtambi kana mĩrimũ, agathiĩ akagũra ndawa, agoka, agaitĩrĩria, agatũnina tũtanakinya kwanjia gũthũkia magetha make.

Mahiũ makwa nĩ ndĩikara ndĩmahingĩire nĩgetha matigatukane na mahiũ ma andũ arĩa angĩ. Ningĩ, kũrĩa makomaga, na magatinda, nyendaga gũikare gwĩ gũtheru mathaa mothe. Nĩ ndĩmaheaga maaĩ maingĩ, maaĩ matheru. Ningĩ nĩ ndĩmahũraga ndawa cia ngũha, thutha wa wiki igĩrĩ itagũtĩrĩria, tondũ ngũha cingĩikara mũno nĩ irwaragia ng'ombe. Nĩ ndĩmaheaga ndawa cia mĩnyoo, o thutha wa mĩeri ĩtatũ itagũtĩrĩria. Nĩ ndĩmagũragĩra cumbĩ. nĩũndũ wa marũrũngo, na ningĩ ngatigĩrĩra irio iria mararĩa nĩ irio ikinyanĩirie ĩkĩro ciothe.

Gĩkũhotithagia kuma bũrũri ũmwe nginya ũrĩa ũngĩ, no kwa ica ikuhĩ nĩ gĩkoretwo na thina wa kuonekana nĩ gĩacenjirio ũrĩa kĩigana na thogora wa kũrutĩrwo ũkĩambata igũrũ mũno, ningĩ thikũ ici, wathiĩ waihũria marũa ma kũheo, nĩ ũroya ihinda inene mũno ũkĩringithania na hau kabere, ũndũ ũcio ũgacũngĩrĩria andũ aingĩ kũremwo nĩ gũthiĩ kũrĩa maratanyĩte, ihinda rĩrĩa maratanyĩte, nao aheani acio, nĩ maracukwo na ungumania mũno, kwĩrĩkana kũrĩ andũ maihũria, ona matiikaraga thikũ nyingĩ matarĩ marauma

Kũrĩ ndawa ciakũhũra kĩgunyũ gĩkĩ gũkĩgirĩrĩria gĩtikaingĩre mũgũnda ciagĩrĩire kũhũrwo mbembe yanina ciumia igĩrĩ kuma ya handwo na kuma na hau mũrĩmi akahũra kũringana na ũrĩa yandĩkĩtwo ategũtĩrĩria. Ningĩ nĩ kũrĩ ndawa ya kũhũra ũngĩkora kĩgunyũ nĩkĩingĩrire ũguo mũrĩmi agĩrĩire gũikara akĩroraga mbembe ciake mahinda kwa mahinda nĩgetha rĩrĩa akora cirĩ thece agathie akagĩra ndawa ĩyo na akahũra gĩtanatherema. Kĩgunyo gĩkĩ ningĩ no kĩrutagwo na mũrimĩre ũngĩ wa kuhanda mbembe na kũu gatagatĩinĩ ũkahanda nyeki ĩngĩ yendekithitio nĩ ataramu a ũrĩmi na kurĩa mĩenainĩ ya mũgũnda ũkahanda thara. Nyeki ĩyo kĩrĩa ĩkaga nĩ kũgucia kĩgunyo kĩu tondũ nĩĩnungaga wega no kĩgunyũ kĩu kĩamĩria no gũkua gikuaga.

Ĩĩ nĩ harĩ bata wa kũhũthĩra kandi cia bengi tondũ kĩrĩa ciekire nĩ kũhũthia maũndũ handũ ha mũndũ athie arũgame haria raini-inĩ eterereire kũruta mbeca ĩkoragwo ĩrĩ ũhũthũ kũhũthĩra kandi tondũ harĩa kandi ĩrutagĩra hakoragwo hatirĩ na mũhatĩano na ningĩ nĩ harĩ na mũthigari nĩũndũ wa ũgitĩri.

Wambere nyambaga ngamaruta ngameheranĩria na macio mangĩ nĩgetha matigatambĩrie macio mangĩ mũrĩmũ, ngacoka ngahũrĩra thimũ ndagĩtarĩ wakwa wa mahiũ ũrĩa ũkoragwo arĩ o hakuhĩ na agoka akamarigita. Ngamekĩrĩra irio ciao mwana na maaĩ matheru mwanya ndĩmaroragĩre hau mahinda kwa mahinda mangĩaga gũcenjia njĩtaga ndagĩtarĩ aikare akĩmaroraga nginya rĩrĩa makahona ndĩmacokie kũrĩ mahiũ marĩa mangĩ.

Rirĩa kwina rĩera rĩa riũwa na gũkomagara mũno tũtambi ta tũgunyũ nĩtũkoragwo twĩ tũingĩ mũno, na nĩtũgũmagĩra irio ũũ atĩ ona twahũrwo ndawa tũtiiguaga no rĩrĩa kwaura mbura nĩhotaga gũthambia tũtambi tũu tuothe na tũgakua.

Wambere nĩ thumu wa mahiũ nĩũteithagĩrĩria mũno gũthondeka tĩri na ũkaingata mĩrĩmũ ĩrĩa ĩhithaga tĩrinĩ thĩinĩ, ningĩ kwĩ mahuti ma mĩtĩ marĩa marũrũ marindagwo maaĩ-inĩ wamarinda ũgacoka ũgathie ũkahũra mĩmera yaku maaĩ macio marũrũ ũkoraga tũtambi tuothe ningĩ nĩkũhũthagĩrwo thabuni kana mũhu ũgathie ũgĩitagĩrĩria harĩa hena tũtambi na tũtambi tũu tũgathira.

Kwaranĩria na atongoria kuma ndũrĩrĩ icio cierĩ, arĩa marũgamĩrĩire arĩa maikaraga hakuhĩ na rũĩ rou, marehe andũ acio hamwe, matomithio mogwati marĩa maumanaga na gũthũkangia kwa rũĩ, ningĩ matue thikũ, o rũrĩrĩ thikũ ciaruo, cia gũka gũthereria rũĩ rou, gũcoke kwandĩkwo mawatho, marĩa marĩrũmagĩrĩrwo, nĩgetha gũtigĩrĩra rũĩ rũu rũtigathũkangio rĩngĩ.

Kũrĩ mũrimũ wa waru wĩtagwo mũthingithũ, na nĩguo ũtũmaga waru cihohe. Kũruta mũrimũ ũcio, dawa maita maingĩ ndĩrutaga wĩra ũguo wagĩrĩire, gũtigĩrĩra nĩ wacenjania imera, wahanda waru kĩmera kĩmwe, rita rĩu rĩngĩ ũkahanda kĩndũ kĩngĩ, kĩrĩa nĩ kĩa mũhĩrĩga ũngĩ ti ũcio wa waru. Ningĩ gũtigĩrĩra nĩ wahũthĩra mbegũ theru, kũhanda mũgũnda waku, na gũitĩrĩria thumu wa mahiũ mũgũnda, nĩgetha tĩri wagĩre.

Motungata maya marĩ ngumo tondũ nĩ makuhĩrĩirie icagi-inĩ, ũgakora rĩu mũndũ handũ ha athiĩ akaheo motungata bengi-inĩ, kũrĩa akũrĩha tigiti, agathiĩ o ro hau hakuhĩ nake, na ningĩ gũtikoragwo na mũhatĩkano na akahingĩrio mabata make mothe. Motungata maya nĩ makoragwo na ũgwati tondũ aici nĩ maingĩhire mũno, na ningĩ ũgakora matingĩhota kũiga mbeca nyingĩ, tondũ maiga, no ciũke irutwo, koguo kũiga ũgwati-inĩ andũ aya maheanaga motungata macio.

Mũrimũ wa nyanya wa kũhĩa nĩ heho, nĩ ũkoragwo ũrĩ ũgwati mũno, na kũũgitĩra, nyanya yendaga gũikara ĩkĩhũragwo dawa cia heho, kuma yamera, wiki ya kerĩ, ĩkambia kũhũrwo dawa. Ningĩ nĩ kũrĩ mũrimũ wĩtagwo mũthingithũ wa nyanya, naguo ũyũ ndũrĩ dawa, kũũgitĩra, wendaga gũikara ũgĩcenjania harĩa urahanda nyanya, wahanda kĩmera gĩkĩ, kĩmera kĩu kĩngĩ ũkahanda kĩndũ kĩngĩ, kĩrĩa nĩ kĩa mũhĩrĩga ũngĩ ũtarĩ wa nyanya.

Bataraitha nĩ cionekaga naihenya mũno, cienderio-inĩ ciothe cia indo cia ũrĩmi, gũkũ. No nĩharĩ thĩna wa thogora, nĩciendagio na thogora ũrĩ igũrũ mũno, ũrĩa mũrĩmi mũnini, aremagwo maita maingĩ nĩ gũkinya. Ningĩ ũgakora iria cirendio thogora ũrĩa ũngĩgũrĩka, ti bataraitha ikinyanĩirie ikĩro, na cikaga kũhe arĩmi maciaro mega, ta ũrĩa matanyĩte.

Wa mbere maagĩrĩire mathimĩrwo tĩĩri wa mĩgũnda yao, nĩgetha mũndũ amenye bataraitha iria agĩrĩire kũhũthĩra. Ningĩ nĩ maagĩrĩire mathomithio ũhoro wĩgiĩ ũhũthĩri wa thumu wa mahiũ, nĩgetha mĩgũnda yao ndĩgathũke mũno. Ningĩ nĩ maagĩrĩire kũmenya mĩthemba ya bataraitha, atĩ ĩrĩa ya handa, nĩ ĩrĩ ngũrani na ĩrĩa iitagĩrĩrio iro rĩrĩa cia mera.

Ũyũ nĩ mũtaratara mwega wa kũhũthia maũndũ, tondũ mũbango ũyũ wa kũhe andũ arĩa matarehota na arĩa akũrũ, mbeca, ũkĩheanwo kũgerera thimũ-inĩ, nĩ ũmanyihagĩria thogora wa gũthiĩ kũgĩra mbeca ici, tondũ hau mbere, cia gĩragwo kũndũ makũrĩha tigiti, na ũgakora mbeca iria maheo, gĩcũnjĩ kĩnene kĩa hũthĩka harĩ kũrĩha tigiti na kũrĩa mũthenya ũcio. No rĩu maũtungata maya marehetwo nenda-inĩ, mũndũ arĩkinyagĩrwo nĩ mbeca harĩa arĩ, na agaciruta ihinda rĩrĩa enda.

Gũtigĩrĩra andũ arĩa mararuta mawĩra hau anjenti-inĩ, nĩ maraigua rũthiomi rwa aikari a gĩcigo kĩu. Ningĩ macini nacio, cikaheo mweke wa kuoya thaini. To nginya mũndũ aandĩke thaini karatathi-inĩ, no no aigĩrĩre moko make, na macini ĩgakorwo ĩkĩmenya nĩ we.

Mũthenya ũrĩa itanathiĩ na ngari handũ, hũthagĩra thĩ wa ciringi magana matano, tondũ no mbeca cia kũgũra iria rĩa cai wa kĩroko, na mũgate. Irio ici ingĩ ngoragwo ngũrĩte hamwe, ciĩ nyingĩ mweri ũkĩambĩrĩria na ngũraga cia kũndwara nginya mweri ũrĩa ũngĩ. Ũguo o mũthenya ndikoragwo na mahũthĩro maingĩ.

Igwa igethagwo hĩndĩ ya riũa, nĩ kĩgethi kĩrĩa gĩthondeketwo kĩrĩ gĩa kũrenga. Kĩingĩraga mũgũnda, gĩkarenga, harĩa thĩ, no gĩgatiga handũ hangĩ kĩgwa kĩu kĩngĩthundũkĩra. Nĩ gĩcoka gĩgatinangia kweheria mahuti ma igũrũ, gigacoka gĩgacibanga ũndũ cigũkuo nginya harĩa ciagĩrĩire gũtwarwo, kĩganda-inĩ.

Tĩri mwega nĩ ũkoragwo na ũhoti wa kũiga tũgunyũ, tũrĩa twega tũthondekaga marima ma kuingĩria riera, irio ikĩmera, ikona rĩera rĩa kũigana, na ũguo ikamera ciĩna hinya. Ningĩ nĩ ũkoragwo na ũhoti wa kũiga ũgunyu, ũguo irio nocikare citakũhinyĩrĩka mũno cietereire gũkaura rĩngĩ, kana citĩrĩrio maaĩ. Ningĩ tĩri ũcio nĩ ũkoragwo na irio cia kũigana cia kũhe mũmera, na kũũnyitĩrĩra nginya ũkinye gũciara, na ũgũo ũkaingĩhia maciaro maguo. Tĩri mwega nĩ ũkoragwo ũtarĩ na tũgunyũ tũru, na mĩrimũ, ĩrĩa ĩtũmaga irio cinyihie maciaro.

Kwenja mĩtaro kũrĩa mĩenainĩ ya mũgũnda kũrĩgĩrĩria kĩgũo gĩũka gĩtigakue tiĩri wakwa, ningĩ ndĩendaga kwenja tĩrĩ wakwa nathĩ nigetha ndikae kũrekereria tũgunyũ tũria twega tũhĩe nĩ rĩũa kana tũkuo nĩ nyonĩ. Nĩnjĩtagĩrĩrĩa thumu wa mahiũ ũrĩa ũmĩte na ũkahĩa wega, na takũrĩa ndĩrahanda nyenĩ nĩ njĩgaga ngunĩkĩĩre tĩrĩ wakwa na mahutĩ momũ nĩgetha ndũgate ũgunyĩ waguo.

Ngĩgaya mbeca ciakwa ndarĩhwo ũũ , ndĩcigayanagia ũndũ ngũhota kũgũra indo iria ndĩrabatara nginya ngarĩhwo rĩngĩ na orohau nohondutaga mbeca ciakũiga. Ngaiga na ciakũhũthĩra o mũthenya. ũguo nĩhinya mũno ũkore ngĩruta mbeca iria njigĩte gũcihũthĩra o mũthenya, tondũ nĩngoragwo njigĩte cia mahũthĩro ma hĩndĩ ciothe.

Tondũ nĩyonekaga naihenya kuma kũrĩa irio ciagethwo mahuti macio matigagwo mũgũnda na matirĩ wĩra mũingĩ. Nyingĩ, andũ nĩmathomithirio mĩtĩ ĩrĩa mabatiĩ kũhanda mĩgũnda-inĩ yao ĩrĩa ĩmaheaga mahuti mena umithio kũrĩ tĩĩri. Nyingĩ mahuti macio, magĩkauga nĩkũrekereria mborera, magĩgabutha nĩmakoragwo mateithĩtie na kũnyitĩrĩra ũgunyu wa tĩĩri na kũgirĩrĩria kĩguũ gĩkue tĩĩri.

Tĩĩri ũngĩkorwo ndũkinyanĩrie ikĩro ciothe, nake mũrĩmi age kũhũthĩra bataraitha akĩhanda, irio icio ciahandwo nĩciagaga kũhũna kumana na tĩĩri ũrĩa wĩho, nogwu igatharara nakoragwo arĩraithi mũno kũgũmĩrwo nĩ mĩrimũ na tũtambi, na mũico ũgathũkia magetha ma mĩmera ĩyo.

Ndathire mũgũnda wakwa, ngĩkora mbembe cigũmĩirwo nĩ ngũnga. Ngĩoya tĩro ngĩtukania na mũhu, ngĩthiĩ ngĩkĩraga mbembe o yothe yarũmĩtwo nĩ ngũnga ngĩcoka ngĩinũka. Ndanina thikũ ithatũ ngĩũka ngĩcokereria tĩri ũrĩa hamwe na mũhu . Ndanina kiumia kĩmwe, ndoka kũrora ndakorire igunyũ icio ikuĩte.

Kũrĩma na moko nĩkwega tondũ, wagariũrania tĩĩri nĩũrehaga tũtambi tũrĩa tũũru tũrĩa twĩhithĩte thĩiniĩ wa tĩĩri na tũkarĩo nĩ nyoni kana tũgakua. Nyingĩ nĩgũteithagĩrĩria tĩĩri kũhũtha, noguo kwaura tĩĩri ũcio ũkahota kũingĩria maĩ thĩiniĩ. Nyingĩ, gũtiũragaga tũgunyũ tũrĩa twega tũ ũhũrĩte ndawa. Ndawa yũragaga tũgunyũ tũrĩa twega na tũũru twĩ tĩĩrinĩ. Nyingĩ ndawa nĩĩrĩ mogwati harĩ ũrĩa ũramĩhũra na marĩa matũrigicĩirie.

ĩĩ waru ciakwa ciarwarĩte mũrimũ itamenyaga warĩ ũrĩkũ. Ngĩthiĩ, ngĩgũra ndawa itekũũria mũtaramu , ngĩoka ngĩmĩhũra kũringana na ũrĩa yandĩkĩtwo hau . Waru icio citiahonire, imwe nĩciomire na iria ciagire kũma igĩthiĩ na mbere na kũrwara. ũgwo kĩmera kĩu ndiagethire ona kĩndũ. Kĩrĩa ndathomire, nĩatĩ rũciũ rũngĩ ingĩkona mũrimũ itaramenya nĩũrĩkũ irio-inĩ ciakwa ndĩambaga kũgĩra mũtaramu, akona nĩgetha andarĩrie ndawa ĩrĩa njagĩrĩire kũhũthĩra.

Arĩmi gũkũ nĩmarĩmĩte ihinda inene na nĩmahotete gũthoma na kũmenya bataraitha iria cihũthĩkaga gũkĩhandwo, ningĩ mathiĩ cienderio-inĩ cia indo cia ũrĩmi nĩmakoranaga na ataramu na makamatarĩria ũrĩa magĩrĩire kũhanda. Ningĩ nĩmoĩ bataraitha iria ihũragwo irio ciamera na aria marĩmĩte mũno nĩmahotaga kũmenya tĩri ũrabatara bataraitha nyingĩ na ũria ũrabatara nini. Ningĩ mũndũ ũrahũthĩra indo ingĩ ta thumu wa mahiũ nĩakoragwo akĩmenya bataraitha iria arabatara tondũ tĩri wake ti mũru mũno.

Maita maingĩ gũkũ andũ magarũragĩra imera, wahanda waru kĩmera gĩkĩ, kĩmera kĩrĩa kĩngĩ ũkahanda irio iria citarĩ cia mũhĩrĩga wa waru ta mbembe. Nyingĩ, andũ nĩmahandanagĩria irio , ũkahanda irio mũthemba wa mbembe ũgacoka kũu thĩiniĩ mĩhari-inĩ ũgekera irio mũthemba wa mboco. Icio nĩciteithagĩrĩria mũno tĩĩri ndũgathũke na ĩkongerera maciaro ma irio iria ingĩ.

Mĩeri ĩrĩa cukuru ĩhingĩtwo, mahũthĩro makwa nĩmongererekaga tondũ ciana ikoragwo mũciĩ. ũgwo nĩtũgũraga irio maita maingĩ na cia mbeca nyingĩ. Na nyingĩ mĩeri ĩrĩa nayo kwĩna mambura ma thigũkũ nĩũkorago namo mahũthĩro nĩmongerereka tondũ nginya twanjĩrĩrie kũruga indo iria tũtarugaga maita maingĩ, na gũthiĩ gũcera kũrĩa tũtaceraga mĩeri ĩno ĩngĩ ya mwaka.

Gũkũ andũ aingĩ mahũthagĩra ngũũ na thogora wacio wĩthĩ mũno, tondũ andũ aingĩ nĩmarĩ mĩgũnda mahandĩte mĩtĩ ũguo mathiaga magaceha mĩtĩ yao, mageterera yũme makainũkia ngũ icio. Arĩa matarahũthĩra ngũ mũno mahũthagĩ makara. Thogora wa makara gwo wĩigũrũ, notiigũrũ mũno tondũ nĩtũkuhĩrĩirwo nĩgĩthaka na nĩgĩcinagwo makara na njĩra nene mũno. ũgwo thogora wamo nĩ, nĩ magũrĩkaga.

Ngari ĩbamĩrĩrĩ-inĩ nĩkoragwo ĩnjega tondũ nĩĩhũthagia ng'endo cia kũraya na ĩgatũma ũgĩe raithi kumagara kuma icigo cia kũnene nginya gĩcagi. Nyingĩ nĩtũmaga andũ mathiĩ mathaa omarĩa makwenda kana makue mĩrigo ĩrĩa makwenda. Nyingĩ kũngĩkorwo kũĩna maũndũ ma hinahi nĩĩkoragwo ĩnjega tondũ nĩhũthĩkaga hatarĩ gweterera ngari cia gũkomborithio.

Nyendete mũno gũthoma mabuku ma mĩhĩrĩga o yothe. Ndarĩkia nĩnjokaga ngandĩka ng'ano na akorwo tiũgwo nĩthikagĩrĩria nyĩmbo iria cia tene tondũ nĩcihingũraga meciria rĩrĩa ndĩrandĩka ng'ano ciakwa. Nyingĩ nĩ nyendete kwona thinema cia mathekania iria ciandĩkĩtwo nĩ andũ a rũthiomi rũakwa.

ĩĩ nĩ thiĩte, ngĩona thinema cikĩonanio cia gũkũ bũrũri witũ na cia nja wa bũrũri, ningĩ andũ magĩthaka mathako ma ngerekano, na angĩ mainaga na gũthũngũtha nyĩmbo cia ũndũire wa ndũrĩrĩ mwanya mwanya gũkũ bũrũri-inĩ, ningĩ nĩ ndonire andũ makiuga ngemi, nao aini arĩa tuonaga na tũkaigua makĩina, magoka na indo ciao hau makaina tũkĩmeroragĩra.

Nĩwatho njĩkĩrĩte gũakwa ciana ciama cukuru, ciagĩrĩire kwona terebiceni ithaa rĩmwe macoke manjĩrĩrie kũruta wĩra wao ũrĩa maheirwo cukuru. Marĩkia mone ithaa rĩngĩ rĩmwe mathiĩ magakome. Nacio thaa iria kana mĩthenya ĩrĩa matanathiĩ cukuru, mokĩra magĩrĩire mone mathaa merĩ macoke mathiĩ magathake, marĩũka kũmĩona o hwaĩ-inĩ mathaa mangĩ merĩ, nĩgetha meharĩrie mathiĩ magakome. ũyũ nĩwatho na ciana nĩciũĩ, ũyũ nĩguo watho ũrĩa tũrũmagĩrĩra.

Ĩĩ nĩndĩ ndagũra nanĩgũkoragwo gũĩkwega mũno tondũ nĩ ũhotaga kũringithania thogora wa mwendia ũmwe na ũrĩa ũngĩ ũkũu nenda-inĩ, nogetia ũrĩa wona nĩakwenderia na thogora mwega. Nyingĩ nĩũkoragwa na gũtharĩra mũndũ mathaa marĩa ũngiũmire nyũmba ũthiĩ ũgethe kĩndũ kĩu nduka-inĩ narĩngĩ wage kwona. No nĩgũkoragwo na ũgwati tondũ noũgũrĩre kũu nenda-inĩ, ũcoke ũreherwo kĩndũ kĩrĩa ũtagũrire kana wage kũreherwo na nĩ ũrĩhire.

Nyenjete irima handũ magũnda-inĩ harĩa tũteaga gĩko. Nonĩnjokaga ngathiĩ, ngacagũrania gĩko kĩrĩa kĩngĩbutha na kĩrĩa gĩtabuthaga. Kĩrĩa gĩtabuthaga ta nguo thiru kana maratathi na macuba, macio nĩnjoyaga ngacina, nakĩo gĩko kĩu kĩngĩ ngatiga kĩbuthĩre hau. Nĩnjokaga ngakĩruta gĩgatuĩka thumu wakwa wa mũgũnda.

Njũkĩraga, ngahoya, ngathomo ibuku, ngathiĩ ngateng'era ndagĩka mĩrongo ĩtatũ, ngoka ngokĩria ciana, ngacithambia, ngacirugĩra cai na irio cia gũkua magĩthiĩ cukuru. Ngamaumagaria, ngamatwara harĩa maigagwo nĩngari ya cukuru, ngacoka nyũmba, ngamĩthambia , ngathambia indo ngacoka ngethamba, ngathiĩ wĩra-inĩ. Ndakinya wĩra-inĩ, nganyuĩra cai wakwa hau, ngatinda ngĩruta wĩra nginya thaa ikũmi na ĩmwe. Ngaumĩra, ngathiĩ ngoya ciana ciakwa kuma cukuru tũkainũka . Ngamekĩrĩra iriia rĩa hwaĩ-inĩ, ngamaharĩria, ngamonia wĩra ũrĩa maheo cukuru, ngacoka nganjia kũruga irio cia hũainĩ, tũkarĩa, ngamatwara magakome , ngethamba ,ngathambia indo iria twarĩra. Ngathiĩ ngakoma.

ĩĩ nĩndĩ aruti atatũ a wĩra wa mũgũnda. ũmwe ndĩmũhete mwena wa mahiũ. ũcio nĩwagũtuĩra ng'ombe na kũhe mahiũ macio mangĩ irio na maĩ. Agocoka agakama na kũingĩria mahiũ marĩa maingagĩrio hũainĩ. Acio angĩ erĩ marutaga wĩra nao marutaga wĩra wa mũgũnda, kũharĩria mũgũnda, kũhanda na kũgetha kana kũrĩmĩra irio. Ndĩmagayanagia kũringana na wĩra ũrĩa ndĩrenda wĩkwo o mũthenya o kĩroko.

Mĩanga ĩhandagwo kĩmera kĩa mbura nene gĩcigo-inĩ gĩkĩ, na nĩĩhoketwo mũno ũkĩringithania na gĩkwa tondũ nĩĩkaga wega mũno rĩrĩa mbura yaura njega. Nanoĩgĩe maciaro ma irio na makinye nginya makwendio. Nyingĩ ndĩrĩ mawĩra maingĩ na nĩĩhandanagĩrio na irio methemba ĩngĩ ta mbembe kũu thĩiniĩ. ũgwo nĩĩkoragwo ĩhũthũ kũramata.

Matunda maya kũhanda wambaga ũgacimba mũgũnda na itinga kana moko. ũgacimba rĩa kerĩ ũgacoka ũkenja marima, ũgoka na thumu wa mũhĩu, ũgaita kũu marima-inĩ macio, ũkamathika, ũgathika na gatĩri kanini ũgacoka ũkarehe mbegũ cikau iria imerithĩirio kũndũ kũngĩ. ũgekĩra mbegũ ĩmwe o irima, ũgathika, ũgaitĩrĩria maĩ kũngĩkorwo gũtirĩ na mbura ciumia cia mbere ithathatũ nginya manyite wega. Nĩ ũcokaga ũkahũra ndawa cia tũtambi na mĩrimũ, naũgaitĩrĩria bataraitha ĩrĩa ĩkũragia macungwa. Nyingĩ nĩwĩikaraga ũkahũra bataraitha ya mathangũ, ũgacoka ũkarĩmĩra mĩtĩ yaku ya macungwa. Nĩũmĩkĩraga mahuti momũ harĩa thĩ nĩgetha kũiga ũgunyu. Macungwa maku makũra thutha wa mĩaka ĩrĩ, nĩmanjagia kũruta mahũa, narĩu magakorwo no maciare magacoka makaruta matunda.

ũgũri wa indo intaneti-inĩ nĩ mwega no niĩ nyendete wa kũgũra harĩ nduka ĩrĩa ĩnguhĩrĩirie, kũngĩkinya ĩna kĩrĩa ndĩrenda tondũ wambere, nĩngũthiĩ oho, ndĩtware hutie na nyone kĩrĩa ndĩrenda, nyingĩ hote kũringithania indo mwanya mwanya kũringana na ũrĩa ndĩraciona ndĩhau. Nyingĩ hau ngũrĩha kĩrĩa gĩkũngenia na nyiũke nakĩo o hauhau na maita maingĩ ndikũrĩhĩra tigiti . Intaneti nonginya ũrĩhĩre tigiti nĩgetha ũreherwo harĩa ũrĩ na maita maingĩ no ũrĩhĩre kĩndũ na wage gũkĩona kana ũrehwo kĩndũ atarĩ kĩo ũrarĩhĩire.

Thiaga thoko ya gĩkomba ngĩbatara nguo cia mũtumba, nyendete kũu tondũ ngũkora nguo mĩthemba mĩingĩ njagũre iria cikũngenia. Mũthenya ũrĩa ndĩrathiĩ gĩkomba njũkagĩra kĩroko tene mũno nĩgetha ngore agũri a kwendia makĩgũra nyenderio na mbei yao. Ningĩ ngore andũ matarĩ marathura indo iria njega tondũ hau niho ũkoraga indo njega na mbei ya thĩ.

Nĩ mweri ũria wa kũrĩha magoti, rũhonge rwa kuoya magoti Kenya, nĩ rũthondekaga gĩthomo kĩnene gĩa gũthomithia andũ bata wa kũrĩha magoti mao ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire, na ũrĩa magĩrĩire kũrĩha, gũtanakinya thikũ cia mũhatĩkano. Ningĩ aria matarĩhĩte magoti, haha nĩ maheagwo mweke wa kurutĩrwo nyongerera cia igũrũ iria ciũmanĩte na gũikara kwao.

Wa mbere, akorwo ahingũrĩte akaũnti, na bengi ya Equity, na nĩ akũheo kandi ya Equity, ĩrĩa agũka, ethe mũtambo ũyũ wa Equity thimũ-inĩ yake, acoke andĩkithie namba ĩyo hau. Ningĩ andĩkithie maũndũ make, ta namba yake ya thimũ, acoke andĩkithie namba ya gĩbandĩ, na namba ya akaũnti yake, nĩgetha ahote kwamũkĩra motungata mothe ma bengi yake kũgerera thimũ yake ya moko.

Ingĩenda kũrĩma na mũhu tondũ mũhu nduongereirwo ndawa ona ĩmwe ningĩ nĩũteithagĩrĩria kũnina ũrũrũ wa tĩri na tĩri nĩũhotaga kũingĩrana na mũhu naihenya na ũkahota kũrekeeria indo iria ciongagĩrĩra tĩri ũgima waguo ũguo wahanda irio ũgakora irio icio nĩciaumĩra cire na hinya mũingĩ na ũkongerera magetha. Ningĩ mũhu nĩũteithagĩrĩria kũnina mĩrimũ ya tĩri.

Thogora wayo ũkoragwo igũrũ mũno, na ningĩ no ũgũre ĩtakinyanĩirie ikĩro na ndũmenye. Bataraitha nĩĩtũmaga tĩri ũrũre kana ũthũke, na ĩhũthĩkaga o kĩmera kĩu waitĩrĩria, no mborera ĩno ĩngĩ ya mĩgũnda nĩikaraga ihinda inene ona no ũhũthĩre waita kĩmera kĩmwe ũkore wa mĩhũthira ta imera igĩrĩ, ningĩ nĩ ĩthondekaga tĩri wega ta kuongerea ũhoti wa tĩri kũiga ũgunyu, na ningĩ kuongerera tũtambi tũria twega tĩrinĩ tũria tũninagwo nĩ bataraitha ĩno ĩngĩ.

Mũndũ aroraga mbembe yake ũria yumĩrĩte ĩhana, mbembe ĩngĩumĩra ĩhinyĩrĩrĩku ũbataraga gũĩkĩra bataraitha nyingĩ igũrũ, ningĩ nĩũroraga tĩri waku ongorwo nĩ tĩri mũnoru ũcio ndũbataraga kuongerera bataitha ĩyo ya igũrũ ona hanini. Kũngĩkorwo na mbura nyingĩ mũndũ nĩekagĩra bataraitha ĩyo ya igũrũ nyingĩ nĩgetha ona yakuo nĩ maaĩ kũrĩ ĩrĩa ĩgũtigara ĩteithie mbembe.

Bataraitha ya kemiko nĩĩtũmaga tĩri ũrũre, ningĩ nĩyũragaga tũgunyo tũrĩa twega tũkoragwo tĩrinĩ ũngĩmĩita gũcoke kwage kura ndĩikaraga tĩrinĩ nĩ gũcina ĩcinaga tĩri. Nayo mborera nĩtũmaga tĩri waku ũgĩe na ũhoti wa kũnyita maaĩ na kũiga ũgunyu na ningĩ ĩgateithĩrĩria kuongerera tũgũnyo tũrĩa twega tũrĩa tũthondekaga marima tĩrinĩ na ningĩ nĩĩtũmaga tĩri ũgĩe na ũrugarĩ na ũcenjie rangi waguo.

Marĩhaga na njĩra ta ithatũ ũguo kũrĩ andũ marĩhaga na mbeca baribari wamahe ũtungata kana wamenderĩa kĩndũ akaruta mbeca mũhuko agakũnengera, kũrĩ angĩ nao matendete gũkua mbeca ũguo mendaga kũrĩha kũgerera mũtambo wa thimũ wamwenderia kĩndũ kana wamuhe ũtungata agakũrĩha ũkamũnengera namba ciaku cia thimũ agagwĩkĩrĩra mbeca icio hau. Kũrĩ angĩ nao mokaga magakũhe ũtungata nĩgetha marĩhĩre kĩndũ kĩrĩa magura ũgũo mũndũ nĩagũka ta rĩngĩ agakwĩra reke ngũthambĩrie haha thokoinĩ wũigĩte indo naniĩ ũnengere mboga ĩyo imwe.

Gĩtũngũrũ gĩkĩ kĩa mahuti nĩ kĩendetwo mũno, tondũ nĩ kĩhũthĩkaga kũruga nyama, kana kũruga, kũhiũhia irio ta mũkimo. Ũkũria wa gĩtũngũrũ gĩkĩ ũkoragwo wĩ mũhũthũ mũno, tondũ gĩtibataraga maĩ maingĩ, gĩtibataraga bataraitha, na gĩtirĩ wĩra mũingĩ. Ningĩ nĩ kĩonekaga thoko na thogora mwega, ũguo mũndũ o wothe no ahote gũkĩgũra

Gĩkoragũo gĩ kĩega mũno tondũ nĩ gĩteithagĩrĩria mũndũ kũigithia mbeca tũnini tũnini, na ningĩ ũngĩkinya handũ ũkorũo na bata wa mbeca nyingĩ, no ũthiĩ o kuo makũnengere rũni kũringana na mbeca iria ũigithĩtie, ningĩ, kũoya rũni rũu gũkoragũo gũtarĩ na wĩra mwingĩ, tondũ no mũndũ o nake ũingĩrĩte ũgwetha, akũrũgamĩrĩre, namo marĩhi, ũrĩhaga kũringana na ũrĩa mwaigwithanĩria, na mbeca cia maciaro citikoragũo cirĩ nyingĩ.

Nĩ mũtumia mũhoreri mũno etagwo Damaris Wambui Karanja na arũgamĩrĩire gĩcigo kĩna icagi inyanya na icagi icio inyanya cirũgamagĩrĩrwo nĩ arume aria macemanagia o kiumia kũmũtarĩria ũria kũhana, ena mĩaka ĩtatũ kuma atuo cibũ.

Nĩ mbunge ya kĩbũrũri tondũ acio nĩo mahutanagia na mbeca ĩmwe kwa ĩmwe mbeca cia mathukuru cia gũthomithia ciana, mbeca cia mabarabara na mbeca cĩa ũkũria wa matũra. Mbunge ĩno ĩngĩ ya senate wĩra wao no kũrora mũhũthĩrĩre wa mbeca iria ciagaĩirwo aya angĩ.

Nĩ gĩturwa kĩa mũtongoria wa bũrũri wothe tondũ wa mbere arĩa marahĩtahitanĩra gĩturwa kĩu nĩ makoragwo memenyithanĩtie mũno kũrĩ andũ othe na o mũkenya akoragwo na mendekithia make ma ũria arenda atongorie bũrũri. Ningĩ akenya aingĩ nĩmakoragwo makĩmenya mawĩra marĩa mehokeirwo mũtongoria wa bũrũri ũkĩringithania na iturwa ici ingĩ.

Ũhũthĩri wa bataraitha nyingĩ nĩgũthũkia ũthũkagia tĩri, tondũ nĩũrũragia tĩĩri na ũkoraga tũgunyũ tũrĩa twega tũkoragwo thĩiniĩ wa tĩĩri. Nyingĩ nĩ harĩ indo imwe bataraitha ĩo ĩnacio nocitirabatarĩkana nĩ tĩri ũgwo cikara o kũu tĩĩrinĩ na igatũma ũthũke.

Thumu wa mahiũ ta ng'ombe, mbũri, na ngũkũ ũngĩitĩrĩrio mũgũnda nĩ wongagĩrĩra ũnoru wa tĩĩri, ningĩ gĩko kĩa riko kĩrĩa kĩbuthaga kana mũhũ, nĩuteithagĩrĩria kũnina ũrũrũ wa tĩĩri. Mahuti ma irio iria ciagethwo, marĩa matigaraga, nĩmathikagwo na tĩĩri, na nĩmateithagĩrĩria kuongerera ũnoru, mabutha. Ningĩ kwĩ mĩtĩ ĩhandagwo mũgũnda, ĩgũithagia mahuti makoragwo me mega mũno na tĩĩri, ona mĩri ya mĩtĩ ĩyo nĩĩteithagia kuongerera ũnoru wa tĩĩri.

Nĩ rũhonge rwa ũrathi wa rĩera wa Kenya na nĩ rũteithagĩrĩria arĩmi mũno kũmenya mĩthenya ĩria makũharĩrĩa mĩgũnda yao rĩrĩa merwo mbura nĩ ĩkura. Ningĩ nĩmateithagia kũmena mbegũ ĩrĩa makũhũthĩra kũringana na ũria marathĩrwo mbũra ĩigana. Nĩrũteithagia andũ arĩa mathiaga mawĩra o mũthenya makamenya kana magwĩkĩra nguo nditũ cia heho kana nĩmagũkua maburi ma kwĩhumbĩra kũngiura. Ningĩ nĩrũteithagia andũ arĩa maikaraga kũrĩa kwarahaga tondũ nĩmamenyaga mbũra ĩria yarathwo ĩkura kana nĩkũrehe mũiyũro mathame mbere.

Arũme, nĩkũrĩ Mwangi, Kĩmani , Maina, Kĩnũthia, Warũtere. Nao atumia nĩkũrĩ Mũthoni, Wanjikũ, Wangarĩ, Wangeci, Waithera.

Wambere nĩ mũmbunge wa guitũ etagwo Michael Muchira nĩoĩkaine mũno tondũ nĩarutĩte wĩra mũnene mũno wa kũingĩria thitima na barabara na kũhe andũ mbeca cĩa cukuru. Wakerĩ etagwo Methũ nĩoĩkaine mũno nĩũndũ wa ũteti na kwaria mũno kũrĩa nyumbainĩ cia mbunge. Wagatatũ etagwo Thuo oĩkaine nĩgũteithia ikundi cĩa atimia na kũhe andũ ngari rĩrĩa marathiĩ mamburainĩ mao ma mohiki kana mathiko.

Atongoria a gĩcagi metire andũ a icagi ciao makĩmathomithia mogwati marĩa maumanaga na kũhĩta nyamũ cia gĩthaka. Nyingĩ, makĩmagaĩra mĩgũnda gĩthaka kũrĩa gũtarĩ na mĩtĩ, makĩmera marĩme makĩndaga mĩtĩ nginya rĩrĩa mĩtĩ ĩkamaingata. ũndũ ũcio rĩu warĩ na maumĩrĩra mega tondũ rĩu mĩtĩ thutha wa ihinda inini nĩyakũrire nĩyanenehire na nyamũ cia gĩthaka igĩcoka kuo. Nyingĩ aikari arĩa marigicĩirie gĩthaka, nĩmathomithirio ũrĩa mabatiĩ gwĩka mangĩona nyamũ icio ciamĩra handũ hagũcihĩta na gũciũraga.

Nĩ mũtongoria wao wa ihinda inene etagwo Raila Amolo Odinga. Nĩ akũngũyagĩrwo mũno nĩ rũrĩrĩ rũu tondũ wee nĩamatetagĩra mũno na kũmethera mĩeke ya kũmatwarĩra maũndũ ma ũthii na mbere. Nimamwendete mũno na hĩndĩ ciothe angĩyumĩria kũrũĩra gĩtĩ kia ũnene nĩmaumagĩra othe gũthiĩ kũmũthura mena mwĩhoko nĩ agatongoria bũrũri.

Ũndũire wambere wĩkagwo mwana aciarwo, nĩ augagĩrwo ngemi ithano okorwo nĩwakahĩ na inya okorwo nĩmwana wa kairĩtu. Nyingĩ, nĩahegwo rĩtwa rĩa cũcũ wao kana rĩa guka wao nĩguo gũtigĩrĩra rũrĩrĩ nĩrwathiĩ na mbere. Wakerĩ wĩkagwo mũirĩtu akĩhika, kũrĩa indo itwaragwo kwao, akarutĩrwo mbũri na ndegwa ũkĩ na indo ingĩ, nĩgetha aneanwo atuĩke mũtumia wene. Arĩkia kũracĩrio nĩ aneanagĩrwo mbũri ya gũtinio kĩande. Mambũra-inĩ maya, nyĩmbo cia ũndũire nĩcinagwo. Nyingĩ, anake makinyia miaka ikũmi na ĩrĩ nĩ magimaragio kũringana na ũndũire wa ũgĩkũyũ.

Mũtongoria wa bũrũri ũgũĩtwo Mwai wa Kibaki. Wa mbere nĩarehire gĩthomo gĩtarĩ marĩhi kĩria gĩatũmire andũ aingĩ tuthiĩ cukuru twĩgĩre na ũgĩ. Wa kerĩ nĩahingũrire iganda nyingĩ noguo agĩthondeka mĩeke ya mawĩra. Nĩ aheyanire wĩathi wa ũtangathi na ũmemerekia noguo ceceni nyingĩ ikĩhingũrwo igĩthondeka mawĩra na ĩkĩrehe ũmenyo kũrĩ andũ othe, ningĩ nĩathondekire mabara ta barabara nene ya Thika nĩguo kũgacĩrithia ũkui.

Ndaciarirwo ndĩ wa rũthiomi rwa gĩkũyũ na nĩnjaragia gĩkũyũ mĩhang'oinĩ yakwa ya o mũthenya rĩrĩa ndĩratukana na aciari akwa kana andũ a rũrĩrĩ ruitũ. Nyingĩ nĩnyandĩkaga ng'ano cia, cia gĩkũyũniria njokaga ngathomithia ciana ciakwa nacio. Ndĩmĩhang'o-inĩ yakwa ya o mũthenya thoko ngĩgũra indo nĩnjaragia rũthiomi rũakwa rwagĩkũyũ nĩgwo ngatigĩrĩra ũrĩa ũrendia nĩtwaiguithania. Nyingĩ ndĩwobici-inĩ yakwa ngĩruta wĩra, mũndũ angĩũka na ndaraigua rũthiomi ũngĩ no rwa gĩkũyũ, nĩnjĩtagwo nĩgetha twaranĩrie hote kũmũteithia.

Ikinya rĩa mbere, nĩgwĩta andũ arĩa maikaranagia na nyamũ icio ndĩmathomithie bata wagũikarania na nyamũ icio na gũcigitĩra. Nyingĩ ndĩmathomithie ũrĩa mabataire gũcihe irio kana ũrĩa magĩrĩire gũcitungata na rĩa mũico cituĩke cia kũmahe umithio.

Ciana cia anake, marĩkia kĩrathi gĩa kanana, nĩmatwaragwo kũgimara kũrĩa matwaragwo nĩathuri arĩa maikangĩtie mĩaka, magacoka magetĩrwo dagitarĩ .Makaigwo kũndũ ihinda-inĩ rĩa ciumia igĩrĩ marugagĩrwo kũu, makanyua kũu, na makarara kũu makĩheagwo mataro nĩ athuri acio.

Njĩtaga arata akwa, andũ a nyũmba yakwa na aciari akwa, tũkarũga irio cia mĩthemba yothe tũgathĩnja mbũri kana ngũkũ, tũgacoka tũgaikara thĩ kũrĩa na kũnyua, tũkagananĩra ng'ano, tũgakenanĩra, tũgacoka tũkaina nyĩmbo.

ĩĩ mambura ma rũracio rwa gĩkũyũ kũrĩa mũirĩtu akoragwo akĩneanwo agatũĩke mũtumia, andũ a mwanake nĩmokaga mũcĩĩ kwa mũirĩtu marĩ na arata ao magakora arata na andũ a mũcĩĩ a mũirĩtu ningĩ kũrĩ andũ makoragwo mathurĩtwo kuma mĩena yerĩ arĩa maikangĩtie mĩaka magathie kwaria, kũrĩ indo ikoragwo ciĩtĩtio ta mbũri, harika na nĩ gũkoragwo gwĩtĩtio ndume, ningĩ kũrĩ indo ta nguo, ũkĩ, thaburia na macuka. Andũ a mwanake mokaga nacio makaruta, kwĩ maruta mangĩ ningĩ makĩrutagwo no macio maringanaga norĩa andũ arĩa marĩ kũu thĩinĩ makũĩyaria. Nĩ gũkoragwo kũrugĩtwo irio cia mĩthemba yothe andũ makarĩyanĩra hamwe na nĩ gũkoragwo nginya na njohi cia ũndũire cia gĩkũyũ ĩrĩa ĩnyuagwo nĩ athuri.